Kigere anyun eng pichaini murenet nemi kouni kot ago mito kora kochapei amitwok ago kailach anyun marindet. Ko kiy anyun ne mila anne mising ii, ko murenonito kailach marindet amu eng kokwenyu ko cham ko megere muren kolachi marindok.

Eng pichait ni anyun, kekere mitei kaimutiet nebo internet. Ako chichi, koboisie anyun WiFi. Ko imuch anyun mamii sitima. Ako kokabet stimet anyun, komayae anyun WiFi.

Yutoyu anyun, komite mung'areshek che terter eng barabara. Komite anyun chito nealdoi ngoroik che terter. Ako kora eng tabanut nyi, komite chito newae miwek asikwaldochi anyun biiko.

Ikere anyun eng pichait ini, lagok che kiboibochi anyun missing boisietap latopisiek. Ko anyun eng kasari, ko kararan missing kenet lagok ole kiboisienditoi anyun ng'alekap kompyutaisiek.

Kiy anyun nebo komonut missing ne kakisir eng pichait ni, ko sirutiet ne kikisir prenatal care. Ko niton anyun, ko ripetap kamet kotomo kosich lakwet. Ako kararan missing amu anyun yutok, keribe mamait, akekase agot ngochesani lakwet ing moet.

Eng pichait ni anyun kikere, komite lagok chetebung'unysot eng nguny akomito mwalimuiyot ngwai ne ineti. Ko boisiet anyun nebo kenet lagok komeng'ech, akeborchinituk che kiyae, kobo kamanut missing amu mautie agot ndakakoet.

Picahit ni kakipir anyun eng loindo, koborwech sitit nebo Nairobi. Ko yutok anyun, akere KICC. Ako bo komonut anyun koitok amu cham keyae konfresishek chechang. Ako kora, cham kebendi yutok asiketiene.

Kigere anyun lagok che mengechen ago mito anyun hospitali. Eng kerunenyu anne, kiy ne tos amwa eng yuto yu ko lagochu komanyor amitwok che magotin eng borto ago tagu anyun kole agot tuk che teleldo lakwani ko tinye kaimutiet.

Kanatisietab akilit eng sukulishek che terter eng emenyo nebo Kenya, ko ki ne kararan missisng. Ako ki sinet anyun akobo ngalechuto, koimwachini agot tuguk cheu tililndo. Amu itilil chito, komenyoru iimigei agot eng ng'alekap akilit.

Ngichope anyun chito amitwogik, komite anyun oratinwek che terter asichap kwanyinyitu. Kocham anyun ichape chu, ko icheng'e mayainik, aki karangan. Ko kaisutu, icheny anyun kora kimyet, akikwany akoi korur. Ako ndakaimolu, itil anyun avocado.

Cham anyun asichop chito chakulek checham kekure chips, ko chutok anyun ko viasik che kakinem eng mbar akewai, asiketilatil komeng'ekitu. Ko kindeni anyun mwaita, asifraiyan akoi korurio, asisutu.

Cham ii chito anyun sekretarit nebo sukulit anan ko hosipitalit, ako kakoit anyun taandet neyae kasit ne keregei, kocham ineti anyun. Ko iborchini ole kikonore failishek che terter.

Akere anyun eng pichait ni chepyoset ne ineti murenoni akobo lipanet, anan ko tuguk chebo anyun chepkondok. Ko yutok anyun, ko kikere kiborchin anyun oratinwek che isubi, akoi kosuldae anyun.

Ngeng'alale anyun ng'alekap bolotet eng social media, ko kiy anyun nenyone metit nyu, ko abwati kepire kurait anyun atkinye kenyitap elepu aeng ak tiptem ak aeng. Ko yutok anyun, kikirube missing ng'alekap piretap kura keboisie appit nebo facebook.

Tuguk chebo komonut anyun eng pichait ni akere ane, ko ngoroik ak kabatit ni. Kocham anyun itinye chito kabatit, ko konorun tugun chechang missing che iboisie eng kot ng'ung'. Ako ngora ngoroik, kecham kelachi asiketililekitu.

Kaigochi anyun bankini sugulit nebo University Of Nairobi ropinik ago kiy ne mile biich eng yun yu ko milionit somok eng sugulit neo nebo university ko ropisiek che ngeringen anyun mising.

Kerichek che kiaam anyun chebo gaa, ako kiamyani anyun, ko ketit nebo tamangeswet. Ko ketit niton anyun, kocham keame itinye chito tung'uek. Ko yotok anyun, kiseperani anyun serut nyu. Amu, kikanama tung'uek che yach missing. Ko ki ndakaam anyun, ko kiakas kakosob borto nyu.

Asimanama anyun koito nebo covid19, kocham anyun koganam olatugul anan ko kagat agot chi, kocham inyauni eunekchuk ago kora ko yoarikchini chito, komagirikchinige saiti amu oratinwek cho che kinamndage eng chokchinet.

Kiy anyun necham amakchinikei anyor ngomnatet missing, ko teksetab korik che terter. Kocham anyun fundinik cchu teche korik, kocham ko korom missing asikokosan kasishek eng emet nyo nebo Kenya.

Bukenetap game reserve anan ko game parks eng emet nyo nebo Kenya, yaimeche iwei asinyitonan tiongik, ko kiy ne kararan missing. Amu, kokaimwochi bichutok akilipan anyun, kopanganikei bichu. Sindewe betut nekewendi, komutaten anyun akoborun olotok.

Cham nyun asiun ng'echerok chebo sofaset kotililitu, ko ichenye anyun mashinit nebo vacuum cleaner. Ko anyun, ko makat itinye chito sitimet eng koret ng'ung'. Amu koroito, missing koboisie sitimet.

Pichait ni anyun ko mito biko chepongoni lainda ako mi alak che tepei anyun tebutik kotebe biko chetepinguensot ng'weny ko yuto anyun ko bichu ngoker ane ko kabwa nyoko registan biko eng komputaishek kwach.

Cham anyun komi oratinwek che chang che chope stanisiek che gonore agot tugukuk che mi kot cheu sanisiek ak kigombok. Cham anyun eng kokwenyo komi kit ne cham ketile asigechop anyun agoi ko kararanit ne konorun fiomboisiek che chang.

Kotee kokaiegu anyun chito membaiyat nebo Equity, kocham kokonu anyun kavaisiek che terter. Cham komito chebo mung'aret. Ako kora, komito anyun chebo kokemyan chii, kocham kolipani tugul.

Tembeanet eng koratunwek che terter anyun ko kiy neachame missing. Amu abwati agot kingemite colege, ko kikibendi anyun akoi koratunwek chetom keite, akepir anyun pichaisiek chechang, asipkebwate.

Eng kerunet nyu ane, korotwek tugul eng emet, koyach missing. Lakini, ndaking'alale anyun korotwek cheu chebo seria, koyaa missing amu, koroitok inyoru ndakiba ng'alekap kanyaiset anyun, kotare rabinik chechang.

Cham anyun Huduma Center ne kigitech ane eng kokwenyu, kobo kamanut mising amun cham logonech boisionik che terter agot chito ko ketar kilasitab form four kocham itile kipandit ago iwendi yuto sigetoretin.

Abwoti anyun kenyitab elipu aeng ak taman ak sogol. Ko yuta anyun ko kigait koroitoab covid19 ko kimagatin anyun keeton chi tugul asigenai kele matinye koroito. Ko kikiboisien anyun kiy neu ket kebore serut. Ko anyun, macham boisionito kiagose ko ngwan mising kingeboisie koroiyoto.

Cham anyun tembeanet omite ak chorondok anan ko biik chepo kokwet ko kiy ne kararan mising amu yo otembeani obendi agot nda koret age, ko onyoruge ak biik alak ak inai agot biichoto mising.

Eng' boishetab kila betut kii namokchinigei anyun anai mising' eng' yutoyu ko aboishe anyun ng'alekab laptopishek anan ko simeshek kesirei kainaik chebo biich anan ko kekoito agot mosiko ko ingen tukchekisertoi eng' komputait ak kora ko anai tukche kikweritoi karishek cheterter

Tugun anyun chebo komonut missing eng yutoyu, ko programit ne kiyat anyun serikalit nebo Uwezo Program. Ko nitok anyun, kotoreti neranik, chepyosok ak biiko chetinye kaimutik. Kokoch agot tugun che kiboisie cheu ngoroik, anan ko mwanik.

Cham anyun ngokewe chito kou Mombasa, ako imitei anyun baharit, kocham komitoi keecherok che ketebe akerue. Ko anyun, abwoti ole kikakibe, ako kiacham missing anyun kecherok chotok. Kingarue, aue asista eng starehe.

Cham ngomito boisiet nebo neranik, anan ko chepyosok eng kokwet nyu, kocham anyun kekure biiko chepire picha, anan ko biiko che nyikoboru anyun logoiwek. Ko bichutok, kocham kokakimwochi kobwane anyun akoi kokwet nyuu.

Kikere anyun eng pichait ni maramiek che kakitarchi oret ole bune biiko . Ko yutok anyun, ko mitoi chapetap barabaresiek. Ako kakon anyun serikali kasit nitok, asiko sikechap barabaresiek kokararanitu.

Chutochu kikere anyun, ko chakulek chetinye sikaruk chechang ak mwanik. Ko kiy anyun ne magat iyai chito yaiame, ko makiame eng chang'indo. Amu makararan eng borwek chok.

Cham anyun ngokewe chito hosipital i, ako akemut chii neuu lakwet ng'ung', nyiketonchi ng'alekap konda, ko kakekochi anyun kerichek che kindeni. Ko kararan anyun missing ii sigindet, ko irup anyun tuguk che kamwaun daktari. Ako yaindeni anyun konda, ko kararan indeni konyek tugul.

Kigere anyun huduma center eng pichaini. Ko koi anyun, ko kiy ne kararan mising ago yutoanyun olecham keyoe boisiet neu kechope kipandit anan ko kebet kipandit inyechope yuto.

Cham anyun ngokatebiso lagok chebo sukul ak sigik kwai eng urerietab kot, kokakinyigei anyun, kocham komii boisiet neuu anyun, ke-nekesachin icheket. Ako kora, komuch komii biiko che chesansot anyun eng tai. Ako nitok, kokere icheket.

Cham anyun ngokemach chito itau mung'aret ne aldai ngwek anan ko logoek, ko kokaitech anyun chito kot nekonore tuguchuto, akitebe. Kocham anyun ko kora, ko makat itinye chito oret ne iboisie kelipanin rabinik kastomaek.

Cham anyun ko keitau chito mungarengung age tugul eng emoninyo bo Kenya, ko cham anyun ichenye oratinwek che mogoi ikonoren rapinikuk anan ko iyagun chi, ko yoimoche anyun koba benkit rapinikuk kocham ichope anyun akaontit ne kiyokchini, rapisiechoto.

Chichi agere anyun nemii baiskelit kokwerie, kobwatwo anyun kasarta nekinye kimengech yekingakeker anyun sukul, ko kikinamekei choronok chechang anyun. Asinyikechesane baiskelit keturekey.

Bo komonut anyun missing keyat anan kokomi anyun soket eng kokwet amu, yutok anyun inyoru nyialdae tugun che itinye chito, ako kora, nyinyoru tuguk chekemetinye eng kot ngung.

Cham anyun chito kotau kokwerie karit, akimache inet, kocham keborchin anyun ole kitiechei, yoimeche kolabat karit. Akiborchi anyun kora ole kitieche asikotelel karit yoimache itelel. Ko yutok anyun, iborchini akitobenchini oret.

Yutoyu anyun, ko kot nerue kipsomaninik yamite sukul. Ako lagok anyun cheruisot domitorisiek, ko icheket, ko maiyanat koba gaa kuu lagok chebendi gaa kila kokaimen.

Tuk che amakchinikei anai missing eng ng'alekap kasari akobo ng'alekap muswaganatet, ko akot yoo achute anyun um kompyutait, akachenge tuguk chebo serikali, che amagatin anyor, ko yutok anyun, ko ingen ole kibendi, ko inyoru eng chakchinet.

Yutoyu mii bichu anyun eng kabwatet nenyu anee, komitoi sukul anan ko kanisa. Ako bichuto anyun, komito kechangani chepkondok. Asikotoretekey anyun eng boisiet ab pandaptai.

Cham anyun amitei safarit nekibune keldo, akamite anyun ak chorondok chechuket, kocham ketembeansoti anyun akoi kenyoru ainet. Ko yutok anyun, kocham kemwetei kelyek chok, akeunde agot kaotik.

Nitoni anyun, ko boisietap muswaganatet keboisie ng'alekap WiFi anan ko bandolisiek che kiale eng simet. Ko yutok anyun, ko yakang'et anyun connection chebo Waifait anan, kometinye rabinik che ale bandolit, kocham kokechut anyun apisiek alak chechang. Kobarun anyun bik tuk chekaiborwech eng pichait ni.

Cham anyun ii chito mwalimuiyot, akineti ng'alekap kompyuta lagok, kocham anyun ko kararan iibu ng'alechuto kobwa kilas. Akisirchi anyun eng blackbodit. Ko yutok anyun ndager lagok, konae missing tukche kiyoitoi.

Akere anyun amitwogik che terter eng pichait ini. Ako akere mitei maembiot ne kaketil, akomii chego, akomii anyun kekit ne kakinde sanit. Ko amitwogik chu, kocham anyun keame kokeng'et chito asubuhi, ako kararan missing eng borto.

Kikere anyun biiko chechang chekairuruchkei eng meset ni. Ko bichuto anyun kocham kokurekey asikong'alalio akobo mung'aresiek kwach. Kocham kocheng'e ichek hotelisiek che oen ole nyikong'alale.

Cham anyun nepkii ne korom missing ako kikotur biiko chechang eng ripset ngwai nebo porto, ko ngeng'alale ng'alekap chepkondok. Amu, yutok anyun, kometinye chito chepkondok, ko korom missing asirip chito porto ngung. Inyoru kakonamin korotwek chechang agot.

Yaker anyun biko chetutin kobendi anyun hospitali nemi kokwenyo anyikoibu keriche chu kocham anyun bichuto komionsot akotinyei korotwek chebo ukimwi kocham anyun kobendi kila arawet nyikoibu keriche chuto

Asinai chito anyun olekiletitoi sumek che kororon ak inyoru kastomaek che chang ii. Kogaran kogeiwe sugulit ne ginete biich. Ago kora ko kararan ingen patenit ne kirupe chito yo inape sumechuto

Ndager anyun bichu katebung'unyso akoname mashinit nebo kompyutaisiek, kocham abwati anyun yaimache chito iwe nyiketoretin eng eng ng'alekap lipanetap rabinik cheu KRA, ko bichutok kocham kotoretisie.

Ki anyun nebo kamanut ko eng yuto yu ko sirutichu kaiborwech agobo ripsetab kei nebo mamait kotinyei lakwet. Ko nito anyun kotomo kosich mamait lakwet, ko kararan kengololchi ak kemwoi anyun tugun che rubei kogakonyor lakwani nyin mi moet.

Ikere anyun chepyoset ak murenet ne kapir picha kotinye lagok kwach che mengech. Ko kiy anyun nemilo eng yutoyu, ko lagochu kailach seneenik chetogu kouyo nyikisen missing. Ak kora, kelach ngoroik chetinye ng'uny kijanaiyat.

Kiy anyun nebo komonut missing eng pichait ni kakiborwech, ko boisietap E-citizen anyun. Yei chito chi nekotebe Kenya, anan ko ii angot chito nebunu emet age. Ko yutok anyun, ko E-citizen kokonin inde tuguk kuk tugul. Agot yoimeche itau chito mung'aret.

Cham anyun yo mito ng'alek ap chanjo anan ko kosubet ap koroito aketugul eng kokwet ko cham anyun koyoku serikali piko che yoei hospitali kosungukan kokwonik che ter ter anyun kotebe biik akoserei tukchemwoe piko.

Asichap chito bandek che anyinyen missing anyun, ko kokaiyoo bandek ak kururio. Ko iteste anyun karatiek. Itilatil komengekitu, akikarangan anyun koboto nyanyek ak kitunguik.

Agere anyun biiko che kipangan lainda negoi mising ago boisioni anyun ko kechenge kasit ago kabwat komi olekiawe anyun opisit nemi Nairobi ko kigipangan lainda agoi koimen ago kora komanyoru kasit noto.

Piretap beeko, ko kiy nachame ane anyun missing. Abwati agot krnyit konye nekobo Disemba, ko kokakibe anyun ak tuptosiek chuk akoi kilabit nebo seko. Koite anyun kocham kepire beeko. Ako kilipani kityo bokol aeng.

Cham anyun asigende ngalekab kameraisiek chebo CCTV, eng kokwet kocham kobwane anyun biik o che kigosomanji ngalechuto agonet biik o anyun tuk che kiyotitoi kogechop chito.

Walet anyun nebo somanet ne kipit eng emet nyo nebo Kenya, ko kigiwal anyun kongete 844 kwo CBC. Ko ki atkinye anyun, 844 ko kigineti kityo lagok lagini inguno CBC ko kineti lakwet ak kegochi koyai kiyoto asigero kele ingen koyai.

Ndaker anyun chepyoset ne tamanu, ko kiy anyun necham abwati missing ako kararan akot keyai, ko ripsetab chepyosok chutok. Amu manyolchin kekochi icheket kasisiek che echen, amu chokansot en chakchinet. Ako kora, ko niton, komuch koim anyun lakwet nemii moet.

Mi anyun chmaishek che terter eng emenyo nebo Kenya. Kocham anyun yaichito membaiyat ngwai, kocham kotap kokochin biiko che terter rabinik koba akot nyikoenjoenkey eng koratinwek che terter. Ako achame anyun missing boisonito amu, atki membaiyat nebo sacco age tugul, komuch akekonin akot zawadi akelejin iwei akoi Mombasa, asinyoru boiboyet.

Boisiet netai anyun aboisien komputait ko yoto anyun ko kiami kilasit nebo biik o che inetegei koboisie. Ko yuta anyun ko kiagere ko korom mising lagini kindagatar arawek aeng anai aboisie.

Kiy anyun ne kararan missing akobo komonut, ko yakemyan chito ako keiwe hosipitali, sinyoru daktarindet. Ko ndakakonin anyun arorutik che makatin isup, ko kararan ikas iit missing tuguk chekamwa. Asimandeit gaa, imyan chito missing.

Cham keripikei anyun missing, asimanamech korotwek che terter. Eng kokwet nyu anyun, kocham biiko, koripekei yayae kasisihek alak tugul. Komanam angot ng'alekap moook. Amu chito yairibe anyun moet, kokonin karamet ne oo missing.

Chutokchu kikere anyun eng meset ko amitwok chekiamei asubuhi ko chuto anyun ko akere mito cheko chekeke teta ako mito moembiot nekaketil ko anyun smokii nito ni kikere kocham kefroyoni anyun atko keal eng supermarket

Chichi kikere anyun eng pichainitoni ko inendet ko cham ko rupeiwat nebo anyun James mwangi netelelchini Equity. Ako tinyei komonut neo eng Equity ako inendet kotabeni ng'alekap biko che customaek.

Bo komonut anyun mising itinye chito customer care eng ofisit ake tugul eng emet anan ko kampunit ko anyun bichuto kokoini castomaek arorutik ak oratunwek chekiboishe yo imoche iyai kiy age tugul.

Kiy anyun ne abwoten ane kogaro boisiet nebo NCBA, kocham anyun niton ko bankit nemuch ikonore rabinik kuk. Anan isom kora loan.

Ngengalale anyun ng'alek ap sindanot ak kerut chito ko kiy anyun ne aywei mising abuoti atkinye kindait korona ko kikirut biko che chang ako ki awe anyun hosipitali ako kiaiwei.

Kikere anyun lakwet nemi sukul ako inendet anyun ko yae tiemutik chepo let amu kakinet anyun ako mache kotapen anyun mwalimuek ngo tos ki ka inet komye.

Ki anyun ne amakchinigei ane missing' anai ko poishet ap laptopit anan ko kompyutait. Ko nitok anyun ko kona ya maapaishe simetnyu ko much apoishe laptopit.

Kikere anyun chepyosok chu, katebung'unyso ng'uny, akobaibai missing. Icheket anyun komachei asikwamis. Ako kikere anyum mitoi amitwogik chemii meset che terter. Ako anyun, kararan iame chito amitwogik chetinye anyun nutrients.

Bichu anyun katebiso ng'weny ko chebiosok che mi anyun ko aldoi ng'wek ak nyanyek ko yuto anyun kocham kokakoimen kobuoni Barbara asikwalda anyun.

Miten anyun poishonik che terter che poishe setkalit ak sipitakishek asi koro anyun kole katepi piiko ako ma imiandos. Ko cham anyun koyaktai daktarishek che kikosoman kopa anyun kokwanik ak koneet piko che tuguk che kiriptai porwek.

Nito

kigere anyun chepyosok che dansansot ako kailach anyun ngoroik chegerge. ko anyun kiit nekanyo metit nyu eng yiutakyu komitei anyun pichu sheree kosherekeani ako raisi komitei koito.

Eng kerunet nyu ane anyun kokatoben pichait ni ko kiy ne nyoni metinyun ko familia cheterter chikabwa kibakenge ako kanyokobir pichaishek anyun asikobwotekei.

Yutoyu anyun, ko kabwa kandoik chebo Equity. Kasponsan anyun biiko chemito and festivals. Ako kaikochi anyun milionit tiptem ak mut.

Cham anyun kokang'et chito asubuhi, ko itile anyun maemboit. Ak kora, ichop anyun mayaiyat, akifraiyan. Kosiamde anyun ak chaik.

Ngoker anyun kitabut nitoni kakiborwech eng yutoyu nebo kokoek kobwotwo anyun otindiot nekibo kolenjini nekibo anyun kiplengwet ak muriat.

Kiy anyun neamakchinekei anee anyun, ko boisiet nebo laptopit. Ako amache missing atinye ne nenyu. Ne yeamache akonore akot tuguk chuk, ko atinye akakonore.

Tuguk anyun chebo komonut eng yutoyu, kochang missing. Ako anyun kiy netos aip ane eng yutoyu, ko mwaita, akoi anyun nyanyek che akere, ko chutok anyun che aboisie eng sabet nebo kila.

Kikere anyun chepyoset ne kibaibait missing amu, kakeipchi tuguk akoi kot nyii. Ko anyun boisoni ko kikowalak missing amu atkinye keny, ko kimache ial kiy iwendo akoi duket. Ko eng kasari, komuch ipirte simet akiodan, keibun akoi kurgat.

Yutoyu mi chepyosani anyun ko sipitali ako kikere anyun kamani koribe lakwet nemining ako imyoni anyun lakwani ako kakiteshi beko.

Kiy netos amwa anyun ane ale korom eng kasari bo betushek chu ko ngalek ap chepkondok ko nito anyun ko inyoru biko che chang komatinyei ropinik cheboishe asikoribe borto ng'wai.

Cham anyun asinyoru chito kasit neibei biko chekakomeiyo ko cham anyun iregistonikei ak sipitalishek cheterter si yo anyun kanyo chito nyokomut chingwany kobirun simet.

Kiy anyun neshabwoti eng pichait ni akere, ko mwalimuiyot ne ikoitoi anyun kanetisiet eng lagok chu mengech, che katebing'unyso ng'uny.

Asichop anyun amitwok che anyinyen mising chebo kimiet ko cham anyun atkomito bendo ako kekarangan atkorur kocham itile anyun maemchot asikoi ndakaitar iyome iamde anyun.

Cham anyun kokanamin koroito ne kekure TB, ko kocham anyun ko koroitok kobendi akoi buonik. Kocham anyun kekoitoi kerichek cheoen missing, chekilugui.

Ngeng'alale anyun aletap tugun che terter, kocham anyun aale anee tuguk chechang aboisie Jumia. Ko achame anyun amu, kou kenyit nekosirtoi ko kiaale simet nyun Jumia, ako kimito anyun beit nemii ng'uny.

Ngengalale anyun ng'alek ap tumwek ko cham achome anyun missing amu kou anyun arawet nekosirtoi ko kimito koito nebo tupchenyun ako kikiboibochi missing.

Chepyosani kikere anyun eng yutoyu, komito kong'alali ak chorwa, anan ko tupchet nyii. Ako kanam anyun simet nekainde itit, asikong'alal.

Cham anyun asinyoru amitwogik che anyinyen missing, ko iwendi anyun hotelit neuu KFC. Ko yutok anyun aile cheu chips anan ko kebab. Ako anyinyen anyun.

Asichop anyun chito chips cheanyinyen, kocham anyun kokaiwai viasik komengegitu ifyayan eng mwaita anyun. Ako sikoyomio komie inde anyun kichiket nekikitortor asikochuchukan mwaita kobelk.

Angen anyun korotwek che terter ako koroito ne angen missing' ko nepa diabetes , ko nito anyun asikemuch ko cham ko kararan iame chito amitwogik, iam che tinye sukaruk chemi ng'weny anan ko che matinyei.

Asichop anyun chito chapatinik che kororon akwonyinyen ko cham anyun itesti cheko ak beko akinde anyun unga kokeinde sukarok tukul ko yuto ikandan anyun akoi kouit akichobe anyun rolait asinde maat akiwech an malal.

Kitandani kikere anyun eng pichait ni ko cham komabitunat missing eng kokwetnyu amu inyoru kitandani kobo chepyosok chetinyei anyun motunwek ko cham nyekepimoni asiketon lakwet tukche katepto.

Kikeree anyun murenoni miten kokwonyee akoo koboishen anyun unga nebo anyun kartasit, ko atkinye anyun keny kimomiten ungek chekenyoru cheboo kartasishek kou kasari.

Koroita anyun namwae ane ale yaa mising neporei akot kiagik, ko nebo makatet. Konitok anyun kocham konamtagei tuga eng chokchinet ako sikerip anyun kocham kegurei taktorindet nyokorut tuga.

Chichi anyun komito kochobei piasik ako sichop anyun chito piasik che onyinyen ako mayesho mising kocham komakiyoi eng beek chechang anan ikany kotebee maat missing.

Kit anyun nebo komonut eng pichait nitokni ko chang mising lakini kiy netos amwa ane anyun ko lokoek chu akere cheboto ndisik al watermelon.

Derevaek anyun ak biko cheyoei kasit eng karit nebo ambulance ko bo komonut mising amu icheket anyun cheikweriei karishek ako icheket cheyoei koit karit nito olemito anyun asenet

Ng'omnotet anyun neamokchinikei anai ane ko kou daktarit nitoni katepingweny ko amoche anai anyun tukche kitopendoi akinai ile imioni lakwani mining anan maimioni.

Komiten anyun lakwet klasit nepo ng'weny ko kararan anyun missing' keneti komye amu yuto anyun ole taune sapet nepo somanet.

Asichop anyun chito ndisinik cheonyinyen chekikorongoni kocham anyun kokaibut ndisinik chenyolilen eng ketit iwai aki karangan ko yuto anyun iteshini nyanyek ak kitunguinik koboto mwaita.

Ndakiba anyun komostap omitwok ko ibwotwo anyun atkinye amining ko kikowe anyun arusit nebo maama nenyu ko yuto ko kikiam anyun amitwok che ter ter koboto sodek.

Eng kasari bo raini anyun kerchek chebo diabetes ako hypertension kenyoru eng sipitalishek chebo Kenya ko nito anyun kikobar bik che chang mising anyun hypertension ak diabetes

Cham anyun asichop chito samakiat neanyiny nitok cham kekure wet fry kocham komochei anyun mwanik che chang chekindeni orit akora kekorongoni nyanyek ak kitunguik sikoi iwech anyun akinde samakchat orit.

Eng serutik anyun chukikere chebo anyun nyikoyai chito check up ko kararan anyun mising amun iborun akot kole imioni chito ako shi inyoike chito kotomo koeret anyun koroito.

Sherekeanet anyun nepo graduation ko kakotar lakwet sukul ko ki anyun ne achame. Ko apwati anyun tupchetnyun ne kindatar sukul arawetap tisap ko kinyo gaa ako ki nyi keyai anyun shere ne oo.

Cham any asiam chito supaketi che onyinyen ko cham iboi beko akoi kololio asirongchi anyun supaketi ko kokakorurio isutu akikarangan nyanyek ak kitunguik asifrayan anyun supaketit nito.

Cham anyun asikoyai kopet anyun koroito nebo maleria ko daktarisiek eng sipitalishek chebo emenyo nebo Kenya ko cham anyun kongolochini anyun biko chetebe koot akenge akobo anyun umuhimu nebo keboishe netit.

Kingamiten anyun klasit mut ko kikimutech tour Poa Place. Yuto anyun ko kikipoipochi missing' amu kimita anyun urerioshek che terter ak kiwanchet ne oo ne kichesanen.

Asichop anyun chito pilau che onyinyen kocham kokeifrayan pendo akokakorur komie ko cham ke micani anyun ak mchelek chekeikarangan ako mito anyun tukuk che cham ketestoi cheu dania.

Kikere anyun keut ap chito nekakimit hospitali ako chichi anyun kokapechi beko ako kakolal anyun makatet nyi mising ko inendet eng nguno anyun kotinyei ngwonindo neo mising.

Asichop anyun chito matoke cheonyinyen mising iboishe ndisiot kocham kekorongoni ndisinik chuto anyun akende nyanyek che chang ak kitunguik ko kokeisutu itilchi anyun sokek chebo dania.

Mashinisiek anyun nebo dialysis ko cham komabitunat anyun en oleomenye anee ko sipitalisiek chemii kokwetnyun komengech ako tomo koityi anyun sipitalisiek chetinye dialysis

Ndoger anyun chichi katelel nemito studioit ago chesani anyun tienwogik ko chichi anyun ko DJ ago ibwatwo anyun biiko che tiendos ak arusisiek che cham kobwone biichu.

Ki anyun ne shapwati ngaker ureriani ko anyun mache piko che tinyo potwek cheooen. Ko ureriet nepo rugby ko cham anyun kochesandos pichutok che kiko amis ako tinye nguvushek.

Cham anyun ko kewe chito sipitali itinye lakwet ago meimuch isich, kocham anyun kemutin agoi theatre. Ko yuto keyenyin anyun sigenin lakwet eng moet.

Cham anyun imache chito ikonor pendo si tun iam, ko cham itile anyun kopun sirkenit. Ko cham anyun sirkenit kendeni parak nepo maat asikoyashi iyeto ko mayakitu akoi kenyishek alak.

Dakitarishek ko cham koneti anyun sikiik che kakotum oratinwek che terter che nda kakoit gaa komuch ko eip lakwet akoi koet. Ako nito anyun ko neu kererie kamet lakwet. Ko makat koreri akoi koit arawek lo.

Ki nenyone metitnyu ane anyun ko kaker koroya ko cham lakwet ko kakisich ako maimuchi kopuus kimuti anyun nursery ako cham kindei oriit yutok.

Ndisiot anyun kocham kotinyei komonut neo mising eng betushek ap kila cham anyun ndisiot kokakorur keome asiko tektaenechke eng korotwek che chang.

Cham anyun kokaikwany kimyet nebo bandek, ako itinye anyun pendo nekiamdoi, kocham anyun ko kararan missing kokailalany anyun pendo. Amu ngotko uriotin, konamin mwanik chechang.

Cham anyun asirip teta eng kurkat ko cham komakat itinye anyun mbaret nemamining asitekchi anyun ole ruei ako kora ko Karan itekchi ole omee amitwok.

Kiy nobwoten anyun eng ripset ap nego ko anyun matinyei kasit neo mising amu much irat anyun artet eng imbar akiwe anyun nyiyai kasishek alak.

Cham anyun moshinishek chekipimone biiko eng sipitali kocham kobitunat eng kokwenyu amu yo imioni akot chito ko cham asikepiman anyun korotik keboishe anyun koroito.

Ki anyun ne amakchinigei anai eng' kolset ap mauek ko cham anyun akere piko che chang' kopoishe nafasit ne oo missing' ko kolei. Ko ki anyun ne amache ko anai kariik che kipoishen keteche anyun asiinde mauechutan.

pakamanut itinye chito anyun ngokaik. paishoni kokararan amuungokyet anyun kogonech mayaik ako kokakochanga mayainik chuto ikachini ngokaik koshek asigogeny chilinik.

kikere anyun piko chemiparapara kotembeansot ako mache pichu kokaita lokoiwek akopa korornindo ap akilit ko nitok anyun koparwech ako mache asingitepche chito ingen anyu hali nengun nepo metit.

Kabatik chu kikere anyun eng pichait nitoni, komito kokole anyun nduma. Ako yutok anyun, ko nyanyawet. Akoruisot biiko. Kocham anyun ole chang biik kekolchine nduma.

Chepyosochu kikere anyun eng pichaini, ko watangazaji ako icheket anyun komito studio, kere anyun logoiwek akopangani olemakoi komwaita.

eng kasarta anyun nepo petushechu kolagok komakosupi oratinwek chekipokeny. inyoru lagok komakosaitik che echen kou keny.

konetishet akopa anyun paishet nepokompyuta ana kolaptopishiek ko kiit nepakamanut mising amuu ndakisiren angot chito eng kampunishek ko kararan ingen ipaishe.

cham imoche ichop anyun chito nurserit kindonit ngwek ana ketik ko sicho. komache ipal anyun ipkopuspusik ngungunyat. koyutanyun icheng peek akipis asikol anyun ketik chutok ana ilee keswek.

engyutayu anyun, komito urerioshek chepo mbirok akopa anyun volleyball. koyutak anyun kikere kele mitee lagok ap sugul chechang mising chekabwa sinyokoger anyun urerriet nitok.

Ko koger anyun boisioni kobwatwo anyun mbarenik cheoen mising chebo biik o chemito anyun bitonin. Kobichuto anyun kocham kogole imbaret neo ago mito biik chemenyei yotok asotapeni.

Itinye anyun chito tuga che chang' missing' eng' kokwet ko cham ko poishet nepo kamanut amu inyoru tuchu ko makiipu chakula asiipai. Ing'ete asubuhi ak ipiyage akoi koimen.

pandaptai neagere anyun eng yutayu kopaishet ap mashinishek chepokasari. kochutakanyun kotarun kasishek, ko chutak anyun kotarun kasishek angot inyoru cheindaun unga lalanik koatkinye keny kokingae pandek asikecheng anyun piik che nyokondei lalanik.

nitoni ko kikombet neibaru kole lakochu kokawinen ureriet ako cham eng gerunet nyu ko kiit negareran mising amuu chere lagok chemengech anyun kogilkei.

Koroi anyun ko cham kepoishe eng' oratinwek che chang' missing' lakini nepa kamanut missing' ko cham kiune keunek ko kewe chi kapcho ako kararan missing' eng' kokwet amu nitok ko kachin pik paraindo koun akot keunek.

Right here we see a donkey carrying luggage and these people gave a very big luggage and the donkey has fallen and we see that it is suffering.

Cham anyun ko kakikur daktarindet nepo anyun tiang'ik ko kararan missing' amu ko kanyo ak korutwech anyun sesenik anan ko pusinik. Ko karan amu ndasusin akot seset ko mepoishe rapinik che chang' inyaigei.

Eng pichait ni kikere anyun nebo biiko chenomei samakiat ko kiy ne akere milo mising eng yuto Yu ko samakchat ni yoo mising karipu turei akot bichu konam.

Cham ogere kerute lakwet kotinye wikisiek ang'wan, lo ak taman. Ko cham anyun ko kagoit arowek sogol en ole omenye anee kocham kerute chebo yellow fever ko nito anyun ko koret ole amii ko lalang ak kemwoe kele miten anyun mbu che ngosus chi konomdo biik malaria.

Kegol anyun ketiik anan ngo suswek eng komosta ne kalany milimet ko achame anne mising boisiono amu abwate agot anyun ole kingimengech ko kiiput anyun lakwet agenge ago kirich anyun ketiik che kimito imbaret amu kigakigol ketin che chang en yotok.

eng pichait ni igere anyun...sirutik chu kakisir ko bo kamanut amuigere eng yutakyu kokakitech sukulisyek che kororon ako kora kotepi mwalimuinik ak lagok che kineti eng oratinwek che kororon

Boishet anyun nebo ngalalet keng'ololchini neranik anan ko tibik ichekei ko kiy anyun nebo komonut mising amun yuto anyun kengololchini tibik akobo tupche teptoi akot asimanyor matunwek chebo mapema.

Koroito ne angen anyun ako cham ko tinyei mwanindo missing' ko kanam chito ko nepo anyun mogonda. Ko nito ko yae chito kokas anyun mwanindo kotembeani ako yache ko lugui panadol asikosap.

Eng' pichaini anyun kekere poishet ap muswoknotet anyun eng' mbaret. Ko yuto anyun ko pa kamanut missing' kepoishe mosinisiek asikokes anyun kesutik che chang' eng' mbar.

Cham anyun asiichop chito bhajia ko iwae piasik anyun kopwa che mengech ako kipa round. Ko yutok inde anyun mwaita na kaipel eng' maat ak korurya ak ipakane anyun nyanyek che kiketuiatui.

Yutayu anyun ko mita poishet ap moshinishek ak tingok. Ko nito anyun ko cham kekesei pandek anan ko nganuk eng' mbaronik che oen missing'. Ko cham ke cheng'e kipkeseit anyun ne kesei pandechutok anan ko nganuuk.

Agere anyun che chang' che kikikol kopata ngwek. Ko ki anyun ne mila ane eng' yutayu ko akere paipayat ne kakikol anyun eng' kwenut nepo ngwek. Ko cham anyun achek ikole paipayat eng' tapanut nepo mbar.

Kikere anyun piko che mita kopae lakwet ap peliat ko kachin cheko. Ko kararan missing' amu tap inyorun lagok chepo peleek ako kikipar anyun kametushekwak. Ko kararan kepai si koechekitu komye.

Ko kaker anyun poishoni pa kolset kopwatwa anyun kolset ap kaweek. Ko cham anyun ko kaikol chito kaweek ko kararan ikur chito mtaalamu ne kikosomanchi ng'alek ap kaweek asiko tapenun anyun tuguk che kapetita.

Kopa tai anyun awendi benkit nepo Equity anyanemu rapinik ko kikiparwa anyun mashinit ne oo ole anyapiri ak ande morenenyu. Ko yuto anyun ko kianyapir anyun siri nenyu chepo nambok ako kipwa anyun chepkondok che chang' missing'.

Poishet ap tingok anyun ak mashinishek kepite mbarenik ko kikowalak anyun missinh' amu atkinye keny ko kikipoishe anyun tereresok lakini eng' inguni kepoishe anyun tingok che oeen.

Asikotepi anyun lakwet eng' oret ne kararan ako manam mianwagik ko kararan kotikan anyun sikindet lakwet ak koparchi anyun oret ne kararan ne ngoyai anyun lakwet ko noton ne ma namei korotwek.

Eng' pichaini anyun kekere eng' yutayu kele pa kamanut missing' eng' yu ko ketichu kikere. Ko anyun ketichutok ko konetbakot hewait ne kararan ne ngipus ko kararan.

Yutayu anyun ko mita kolset ap ketik ak mauek eng' ematunwek chemi parak ako ng'amnatet anyun ne amache anai ko poishonitok kikole mauek eng' kot nepo selele kepoishe anyun nafasit ne minining' missing'.

Yutayu anyu ko mbaret ne oo missing' ak kekere anyun kele kiyamya missing' anyun pandechu kakikol amu mita anyun ilchet ne oo.

ngomnotet nepakomonut anyun eng yutoyuk ne kararan inai chi ko paishet ap karik anyun cheuchuto pa plastic asikolee ngwekuk chito. konitok anyun inyoru ipaishe pek chengeringen akomeibe mbaret neo.

Pa kamanut anyun missing' kepiit anyun pandek anan ko kipsogik eng' imbar. Ko pitet anyun kopare kutiik ko kakotai konam pandek anan ko kipsongik.

Ndoker anyun ane nyugunyat neu ni , ko kiy ne shiabwoti ane ko yokwoindo netindoi mbarani. Ko ndekol anyun chito tukuk cheu ngwek inyoru anyun ngwek che chang'.

Koroi kikere anyun eng' pichait ni ko cham keboishe kepimone hiv ko cham anyun kobitunat eng' kokwenyu amu muuch ial chito eng' duket nekioldoe kerichek

Kelchin anyun nebo baet ap ngokaik ako missing' kochebo anyun bendo ko cham anyun kokeibai asupui konyolchin ibai koskoling akekoini anyun amitwok che chang'

Yo itinye anyun chito ingwek anan ko ketik chechang, ako mokotin konyor beeko, kocham anyun ichenye chito tankit nebo beeko akial baibinik che chang asi chopchi anyun eng imbaret.

Atinye anyun ane ngokaik chechang' eng' kaa ako chebo anyun maainik ko ngokaik chuto anyun kocham kechopchini omitwokik chechang' mising' amu mokotin ibai akot konyul somok eng' betut

Ko chuchun anyun lakwet kemenyi ko mining' ko ki nepo kamanut missing' amu ko kanyor anyun lakwet kinet ak cheko che inei ko etu lakwet ako manamei mianwogik che chang'.

Kolsetab inganuk anyun ko tugun che cham kenyoru mising eng kokwenyon, ko anyun nganuk ko kaikes chito eng imbaret, kocham iibe anyun mashinit asi kengaun komong ungeek che chope chapatiat.

Cham anyun ko masikchin kolipanin kastomayat kopoishe oret nepo simet. Ko cham kowendi anyun duket ne nekitchin nepo penkit anan ko Safaricom. Ko yotok anyun ko nyoru taretet asikekach konem rapinik.

Ki anyun ne yae kotepi lagok komye ko kakesich eng' kokwet ko sikikwach anyun ko kararan missing' kopai lagochutok amu paet eng' lagok kokachin koet ako ker ile kararan.

Yutayu anyun ko mita daktarindet nepo tiang'ik ako kanyo anyun nyu korut tanyi. Tagu anyun kole teta nitani ko tinyei anyun shideshek chepo makatet ako kakiruut asikosap.

Cham anyun kokabit mionwogik che kenomdokei eng chokchinet eng kokwet, ko cham kobwoni anyun sipitalisiek anan ko World Health Organization koyoku piiko che nyokongalalchini anyun piiko asikikoch chanjo chebo koroyoto.

Kolsetab ingwek anyun ko kiy nebo kamanut mising, ako itinye chito mbaret ne kitikin ne mito kurgat, ko konin akot inyoru chepkondok ko kealde ngwechuto.

Koroi kikere anyun eng pichainitoni, kocham keboisie kepimonee Malaria, ko anyun eng kokwenyu kocham kenyoru eng sipitali kepimoni piiko ngotinye koroito bo Malaria.

Kiy anyun ne abwoti eng metinyu kokaro anyun kolsetab mauwek anan ko ngwek eng gotab selele, kocham angen ale koron anyun keswek anan ko ketin chebunu yuto amu ribotin mising.

Eng' poishet anyun nepo kiit kuraishek ko ki nepo kamanut kapsa kelil amu yuto anyun nda kikweny pichuto yae kasit ko mapitu chorset age tugul.

Eng' poishet anyun nepo kiit kuraishek ko ki nepo kamanut missing' anyun kelil amu yuta anyun nda kikweny pichutok yae kasit ko ma pitu chorset age tugul.